Cham ko missing rutoito, ko yokotuyo biik che tupcho. Atyam komech anan koba ipkokat chi. Ngoko mama nenywanet, ngoko gogo, ngoko senge, anan ngoko tilianutik. Anan ngokap ko sait age, koma lasima ko tilian. Imuch sait age, ko chitop kokwet, anan ko chito nemyoni. Anan sait age, anan ko ngapkoek chito nebo kaniset agenge. Ko nguno rutoito, sikwanyinyit rutoito, ko miee komii amitwogik che kararnen, cheu teliat, cheu chapatishek, ak chechang. Ko sikotestai rutoito komyee, ko kararan yokotuyo chetupcho. Keame kemastai, keteb ole kikotestai biik. Keteb lagok ap sukul, ole uu sugul ak ole testai ngalek ap somanet. Ko kokeny rutoito sikwanyinyit, ketuitos, kengololso, ako kararan rutoito yokokitepso betushek aeng anan ko betushek somok, sikotepso biik chetupcho. Ko ngotepso biik chetupcho betushek chotok aeng, anan ko somok, ko anyinyitu rutoito amu inegey biik emosto missing. Amu kotee koteptos, kotee koraritos, akotee kongalaldos, akongololso, ko kararanitu, ako boiboitu. Akoboru kole miy chametapkey eng familia inotok.